Ee gini yudore e aluorawa, itiyo kode e tedo chiemo michamo kata bende inyalo chame ka ok otede kaka olemo

Kony kuom jopur mag gwenge nikech magi jopur mochokore kanyakla. Nenore ni mondo giyud kony mondo gidhi nyime gi tijni maen pur nikech aneno bando e picha no bende.

Ahere kata obedo ni ok atime nikech mokwongo kelo mor e kind oganda kendo okelo oganda kamora chiel. Alafu bende omiyo jii paro ndalo machon kuma ne giaye.

Ohala gi mwandu nikech magi jo ohala mopogore opogore mantie kuonde gi mag tich ,joriemb geche, joriemb apiko koda ka jouso bende ni kuonde gi. Koro giuso mondo giyud pesa koa kuom ohala.

Ohala dhi nyime e bath ndara . Mine moko obet piny kendo giuso .Moro uso olemo, moro uso kitungu gi nyanya to jii bende mantie e iye ka matimo gige gi bende wuotho.

Miyo moro ma en ja ohala ma oting'o nyathine e ng'eye kotweyo gi suka uso alode ne joma wuotho e bath ndara. Gari bende ochung' e bath gi kama giuse no.

Ohala gi mwandu joma timo biashara mopogore opogore nitie kae kendo jonyiewo bende nitie ka . Ja ohala moro uso lewni, moko bende oyawo dukni to jii mopogore opogore ni kuonde gi kaka wuoyi moro nyiewo lewni, nyako moro bende nyiewo lewni to ice cream bende iuso .Oganda mamoko bende wuothe diergi kuonde gi.

Wuoyi moro mapod tin kabisa noyudo masira matiende nong'ad oko . To tiende no makorachwich noketne e chuma makonye e wuotho. Ogoyo picha kae kendo kobwonjo ahinya ,e tiende ge go orwako wuoche kendo orwako kinyasa gi law.